Ore olturur lesafaricom naa kejing iltunganak pookin , oltungani akeyie pookin onotok , oltungani otumoki , oltungani oota ilo aini lesafaricom ,oltungani oyieu neasishore safaricom , kejing pooki ngae iloturur lesafaricom .

Kaisuj ake nkaik ainei nalotu emisa , wenkiti saani ai wembakuli , wenkalem ,wehuma ,wenkijko , nangas aoku nkuti tende , naitoki aaku tele likae bakuli , napuku kuna kuti kiri, nalo emisa teidie , napiku enkiti juice , nalo emisa , nalo anya akiiti maata araka.

Ore ena naa esiai enkremore naa ninye naata faida aisul tolosho lekenya , ore enaa enadolta tene naa kadolta nkwashen ,hoho, kituguu onkulie tokitin nemayiolo ajo keji nyoo .Niaku irem ake olchamba lino, niun , nianyu ilapaitin okuni meoto , ningoru crati inono aikes , niya sokoni ala amir , ninya inform of endaa ,ninya sii enaaamir enaampisai .

Ore ena naa olchamba naa olchamba lemepirr endaa itu iremokini aitobiraki ashu itu epiki embolea aitoboraki nelotu osiwuo nirragie irpaek pookin, neeku osiwuo oowa kuna tokitin pookin ninye otuuroyie kulo paek ilo siwuo oowa irpaek pookin.

Ee aisapuk ena siai amu olduka ele kake mikiata iyiook olduka le wholesale ole retail kake ketii kuna abilaitin pookin oondaikin aisapuk akeyie amu biashara nemeeta oltung'ani lemiasita biashara tena rishata.